ore baa naashoru isipitalini sapukin tolosho pookin naa kumbe ake kebak iltunganak tenkumoi, amu mesioki naa aiputa amu isapukin isipitalini esirkali, naa ketum sii ataa keeta irkeek kumok oleng tiatua sipitali. neeku ninye naret oleng ebaare ooltunganak te nkumoi .nemelakua amu itinyikaka sirkali iltunganak te nkumoi tolosho.

Ore ilomon ooing'uaa orkereng'et naa kipirta imbaa oo ngarrin naaji ine safari rally, naati duo mashindano enkop ashu emurua e Naivasha, neitoki ake sii irkiliku aaku kejito kemenaa orais, ketii orais ake kegira amanaa airorie ilaoshok le kura loogelu toolarrin loonkalifuni are oo tikitam oopishana, engeleare nalotu. Neeku lelo omoon ootabautua.

Kumok naleng' irkasin arashu inkiasin naatum oltung'ani te account aa platform naitayio sirkali peyie itumia iltung'anak aatumie aa inkiasin ebaiki ninye aa enking'orunoto enkipande, enking'orunot e birth certificate, enking'orunoto aa e license ereware e NTSA, neeku ketum iltng'anak imbaa oleng' kumok ashu inkiasin eimu ina account esirkali e eCitizen.

Ekanyor ainining'o ilomon te nkutuk ang' olmaasai amu nakata aning'u ilomon pookin asipu. Naa tenetii naaji ilkulie tung'ana ake oinosakini, naa kaidim ake siinanu ashomo ainosaki amu atoning'uo naa enkutuk aitobiraki, neaku kenare naa teninining ilomon te nkutuk ino naa nakata itum olkilikua pookin elulung'a, nitum ake sii te tenguton oleng.

ore amirta sinkir, naa kaipotoki irkastomani tenelaku. najoki ootu amu amirta isinkir. naa kainosaki ajoki fresh taa kulo sinkir laainei, ketum ainyiang'u amu kenyor irkastomani intokitin fresh nenyor ake sii naaji tenemirakini bei nafuu pee mimiraki bei naado, asu duo edoprop oleng nikiya asara ekiliki ake naaji bei nafuu .nimiraki isinkir naa peetum ainyiang'u irkastomani inakata.

Ore tenakata tembaye naa ijo ina, naa teneomonu oltung'ani peyie intelelek enkiny'ang'unoto eeh entoki flani arashu ninye aitadoyio bei naa akaing'as ayiolou enaa kakiya asara tenintadoyio ninkilikuan sii aa olainy'iang'ani enaa kegira ainy'iang'u enkumoi amu ore sii oltung'ani oiny'iang'u imasaa kumok arashu intoking' kumok naa kifaa ake peyie itelelikakini bei penyo tenkaraki eyaita te enkumoi.

Kashukokino ake olamirani lolduka naliki ajoki enkurma engano kinchoo, namen ajo iropiyiani esiana naje amu itu kishukoki change ai elulung'a, neeku agira aomonu piintoki aas enkikena ino aitobiraki amu kaishoo iropiyiani esiana kake kitushukoko inemajo enaa ninye change aai pooki neeku melulung'a, neeku kaomonu naai pee ing'uraa polepole te esabu ino pee kiyiolou naa ajo kainyioo kingilita aponiki ashukoki enaa change.

ore apps ooh simui, naitumia nkera aisuma, naa keret oleng nkera neitelelek esiai enkisuma amu meitoki nkera apuo enelakua apuo ninye aing'oru Library too ntaoni amu kejing ake ina app nintau nkisumaitin netaa duo iyieu nitum, nisum neeku keitataanu oleng esiai Teneyieu enkerai nisuma kewarie meelasima peelo sukuul, arashuu elo aing'oru ewueji nelo aisumare app ake ebol tesimu neisuma.

Meekumok taata ilomon oipirta siasa, amu mitasapuk oshi isiasani esiai enye esiasa, toonkolong'i naijo kuna. Neeku eitu taata etumi lomon kumok oleng' oing'ua ah irkerenketi opaasha, oipirta esiai esiasa. Neeku kibala ake ajo eing'iyeng'ate isiasani tenoolong'. Peyie ebaraki siasa enye atanye nai enaa orkekun le juma tatu.

Ing'as ake naai aitamanaa enkong'u tolduka, piiyiolou enkumoi ooh masaa naamiritae, amu kelimu ninye ake oshiake ninche ilamirak oopeny nitum naa naai aikilikuana atiaki emetii imasaa naatadoutuo bei arashu enkinyang'a, neeku naa nikintaariyian tenetii naata entoki najo ilashumba aaah discount amu ina neeji eitaduwuoki bei, nitum ake naaji ainyang'u ina.